Wa mbere makĩgũra ndawa, wa kerĩ magĩ save , wagatatũ magĩcenjania na thoko cia nja wa bũrũri nĩ mahotaga kwonia wonjoria wa kĩmabũrũri wa indo cia ũrĩmi.

Ĩĩ nĩ nyitanagĩra ngwatanĩro-inĩ kana ciama-inĩ cia arĩmi, nĩguo tũgakũrani meciria, okorwo he ndawa njerũ monete ya tũtambi kana o ĩngĩ magatũika a gũtũhe na tũgatũĩka a gũkũrani meciria.

Wa mbere, makauga, okorwo nĩ ta waru ciraima ũũ, ti amwe makendi goro, amwe makendi raithi nĩguo one customer. Makaamba kũiguithania marĩ othe.